Ndĩreciria gũkũ nĩ gĩcegũ kũrĩa mburi ikomaga nĩkĩo ĩkomete haha, okorwo nĩ kuo yauma kũrĩithio kaa kũrĩa, kũrĩa ĩthiyaga kũrĩa yũkaga gũkoma gũkũ.

Ingĩruta mũndũ kuoha nyeki ĩno ĩria yohagwo ĩta tũthandũkũ ya kũhe ng'ombe, nĩgetha ũkamĩoha ũkahota kũmĩbanga, ĩkabangĩka wega gũkũ nyũmba-inĩ, na yendagio ĩĩ kanyamũ kau, kabange wega, gacokanĩrĩrie.